Ĩmwe ya kambuni citũmĩkaga gwĩkĩra solar nĩ kambuni ta Kenya power arĩa mena ũhoti wa gũthondeka thitima tondũ thitima ,solar ũrutaga mwaki ũmwe ta thitima koguo Kenya power nĩ tũmĩkaga.

Wambere nĩũndũ wa kĩndũ kĩu kĩhote gwĩtĩkĩrĩka nĩũbuate mĩtaratara. Wa mbere ũgagĩtwara kwĩ arĩa marutaga wĩra kũu gatagatĩ ũkamonia akorwo ihinda rĩake rĩa gũthũka nĩ rĩkinyu ũkamonia na mahote gũgũcenjeria kũngĩaga gũbwatwo mĩtaratara ĩo ndũngĩhota gũcenjia ũngĩthiĩ ũkamwonia gĩbatiĩ gũthũka thikũ ĩrĩa yandĩkĩtwo hau kana nĩ hũtũku ũgathiĩ ũkamwonia na ũgacenjia no ndũngĩthiĩ ũcenjetie oroũgwo nonginya ũbuatĩ mĩtaratara.

Ngombo ya HELB, ngombo ya HELB kũrĩha, no nginya ũkorwo wandĩkĩtwo nĩ thirikari, na wandĩkwo nĩ thirikari, nĩ mahotaga kũrora kwĩ riboti ciao na makona atĩ nĩmakũhete rũni rwa rwa, ngombo ya HELB. Hau nĩho mambagia gũtinia kanini kanini o he mũcara waku ũrĩa ũhetwo nĩ thirikari, kana harĩa wandĩkĩtwo.

Wa mbere, metĩkagĩra kwoya marĩhi matarĩ ma mbeca nĩ ũndũ magĩe ngumo. Rĩrĩa ũhũraga mũndũ mbica, agathiĩ akonia ũcio ũngĩ. Ũcio ũngĩ akonia ũcio ũngĩ nĩ mendaga gũkahũrwo mbica. Na togwo ũkoraga mahũraga matarĩ gũtũmĩra mbeca, nĩgetha mahote kũmenyekana, rĩrĩa makahota kũmenyekana nĩguo nakarĩhia mbia nyingĩ.